En kabotishet komi kobotik chemengech mi kobotik cheecheni Ako kabotik chotok Chemi kwenutab kabotik cheecheni ak chemengechen kabotishet kokit nepokomonut mising en boishonikab bandaptai nebo emet nekimi kabotindet konyoru chepkondok kobun kabotik atkan tugul kayai boishetab kobotis kabotindet koboti mbaronik sikopit kemin bandek anan ko minutik alak tugul cherututos sikopit kenyorunen chepkondok kokorurio minutik chon kobut kobotik komuch kikoito koba emontinwek chepo sang imuch keam en emet imuch kealda sikenyorunen chepkondok en kabotishonitok koone ngalekap rubet en emet kabotishet kora konyorchikee biik chepkondok ak konyorchikee serkalit aisurut nebo koteseta boishonikab bandaptai nebo emet bo kabotishonitok kokonu ketech oratinwek sikopit keiben tuguk che kokorurio anan ko minutik alak tugul en mbaronikab kabotik kongoi

Kongoi missing en teputyoni chikilishetab bik en boishonik ko kit nebo komonut kit nekararan nii ako kit neibu tesetab tai en emet, netai omoche ole atkan tukul ngobut boishet kerotet chito noton netononchin boishonoton, nebo eng chikilishetab boishonik koribe imanda en boishet ak koribe koraa ak koribe kororonunuekab boishonik, nebo somok kii chikilishet koibu tesetab tai nebo boishonik en emet, en kokwet ak emotunwek chebo sang. Nebo angwan chikilishetab boishoni kokonu kipagenge en emet akokonu kisub ngotutik chebo boishonik, nebo mut en chikilishet kokochin chito neribe boishet noton kikilgee koib boishenyin atgai tukul kongoi.

Kayumaishekab kwonyik en kwonyik ko kit nebo kimnotet akoiyotetab bandab tai netai amoche ole kayumaishekab kwonyik en kwonyik ko kochin kwonyiki koyankee atkan tugul en boishoilni alak tugul cheyoe en kakiletab Kee nepo oeng kayumaishekab kwonyik kokonu etunetap kobwotutiki tililindo ang mungaroshek nepo somok kayumaishekab kwonyik koibu kipakenge etunetab otepto nenyolunoti tekisto ak chorwndit en ichek en icheken nepo angwan kayumaishekab kwonyik en kwonyik koribe oteptab lagok chebwone en betushek chemita nepo muut kwonyik en kwonyik kocherekee akobo otebet nemie en korikwak ak kokochiknkee mugulelwekab kerib korikwak kayumaishekab kwonyik kokonu lagok chependi kabisa konyoru konetishet nepo jehova

Intanetit ko komngunetab tuguk chechang kosupkee ak sugulishek Chemi taonishek ak sugulishek Chemi kokwo amoche ole intanetit koityi lagok Chemi taonishek kosupkee ak oratinwek chekororoneni situmok chemiten ak mwalimuinik chemiten cheineti lagok Chemi taonishek lagok Chemite kokwo konyoru kewelutik chechang kosupkee ak momiten situmok momiten oratinwek chekororoneni momiten mwalimuinik atkai tuguli sikonyor lagok konetishet sikoityin lakwet nesomoni sugulitab taonisheki ak lakwet nesomoni kokwo kokwai kandoik oratinwek chenyolunotini kwai situmok en kokwo akokon mwalimuinik cheineti lagok Chemi kokwo sikokerkeit lakwet nemi kokwo ak taonishek kongoi